Ma en chapat, ki dwa loso chapat mokwongo ichwako pi ma mor mor titone chumbi ma nyaka chumbi no tuji. Ka chumbi osetuch tikawo mogo iole besen, kasto itono pini matin matin kidwale. Samidwalo mogo ni, kichiegni tieko titono salad timedo dualo mogo ni manyaka mogo ni tegno. Kosetegno tikawe tikete mesa kuma ing'wenye, kiseng'wenye kasto igoyo mogo ming'wenyoni e mesa. Kisegoyo kasto ikawo pan mar tedo chapat, kisekawo pan go go, tikete chapat misegoyo ni mogo misegoyo ni e pan kanyo. Kasto iwang'e kod mo, iwang'e kiloko koni gi kocha ma nyaka chapt chiegi. Kosechiek to koro inya chame kitiyo kod oganda katolayo. Kata.

Rwako chudo kokalo e ong'we yamo nyalo kelo dongruok mag nderni kendo mamoko e gwenge wa e yo ma kama. Sama ng'ato oro pesa kod ong'we yamo, ntiere osuru ma ikawo kuome. Osuru ni kochoke kuom ng'ato ka ng'ato to obedo pesa maduong'. To pesa ni kosebedo pesa ma lach to inyalo ti kode e weche mag dongruok mag gwenge wa kaka loso ndara. Ki rango mae gi yo machon mane ji chuda chuda gi pesa katisolo pesa gi jo sirikal achiel kachiel, ni nwang'o niya, jomoko nok chudi. To kirango ong'we yamo kaka yo mar chudo tiyudo ni ng'eny ji nigi ong'we yamo to koseket ni tek ni in gi ong'we yamo, to nyaka ichud gi ong'we yamo. To okinyal weyo mokichudo nikech ang'ne bed abeda gima nyaka to timre. Koro solo kata chudo no dhi miyo osuru misolo bedo mang'eny mohingo misolo sama dhano dhi achiel kachiel.